Ochome boisioni amun toreti isal karingung kokararanit akor ingeker en oret koboru pichait nekararan nekor kochome bik ok kolelen takial neunitet, ingesal anyun kounitet anan kedekoreten kokoronitu kot missing' akor ot kor iniwendoti en oret kochomum okot okinye iwe ak kokonu koraa boiboiyet en lagoguk amun kor keket karit ii, kolelen kowo baba nenyuun kapkasi ak karit nonyonet non kikisal kokararanit oo non kikisir koraa sikobit kenai kele nenyonet, kararan koraa boisioni amun kor kotoreti bik kenai karit nenengunget.

Inoni ko sirkalitab Jubilee noton kitou Uhuru ak William Ruto en kenyitab elipushek oeng ak taman ak somok bakai kenyitab elipushek oeng ak tiptem ok oeng ak kongonyo sirkalit nelel nekitou president anan kondoindetab emet nemi en inguni noton William Samoe Ruto, niton anyuun kobo komonut kot missing' amun kikamut kipagenge bikab emetab Kenya sikobit komengis en kaliet ak keboisheji en komie.